Ore taa koti sapuk, natii orkerenket le Homabay, naa High court of Homabay, High court at Homabay County. Ore ena koti naa ninye esapuk tilo kerenket. Ore ena koti, kidim ai tatua irkesii lompukunot kumok oleng. Anaa matejo naji anaa le keeya, etaarishe oltung'ani, tenaa ilchambai egira iltung'anak aorro, tanaa irkesii akeyie kumok oleng lompukunot pookin akeyie. Ore taa ketii inkulie ore metii ashu ore metii ena koti, ketii nkulie kotii kutitik oleng natii ilo kerenket le Homabay. Anaa court marshal, magistrate, subordinate, aikunaki nejia. Ore taa nai entoki neitu ajo, naa ewueji netumieki ena koti sapuk. Ore ena koti sapuk lorkerenket le Homabay, naa ore ewoi netumieki naa town e Homabay county. Aninye taa county administrative. Ore si aigil ena koti, na ketii nabo onkotii sapukin oleng te olosho le Kenya. Ee.

Ee ore taa nyamalitin nai naidim intoyie ataa keeta tenepuo enkiguran, na ore entoki edukuya naa, enakata etii entito enkolong' enye olapa. Ore etii enkerai entito enkolong' enye olapa, na kifaa neeku kifaa na keeta sanitary pads enyanak, pa ore ake enakata elo enkiwanja, nelo alo aibelekeny. Ore ina naa keeku ketii enkerai esidai, keeku kedala esidai neeta enchipai. Ore entoki eare, naa na teniguran inkera neosh enkerai empira iwojiting nemenare nai matejo enaa orgoo, nore ake peosh, kelelek akeyie iumia enkerai. Ore enikoni pee ikoni kuna naa, peku enkerai ping'or enkerai empira enchoto naloito, melotu ake newosh niumiza. Ore ebae euni, naa kelelek eure intoyie aishopo inkilani empira nena dorropu, ore enikoni pee, ore enikoni pee mitoki enkerai aure naa pishop inkilani adoru naijo nai track suit. Ore enajo nanu tenewoi naa, kenare oleng nepuo sinche ntoyie enkiguran, pemedol enaa kegirai, agelaa tiatua nkulie kera. Enyanyuk ake enkerai entito, enkerai enkayioni.

Ore tenapisha entoki natii, naa ketii irpaek ouno, netii entasat nagira akut irpaek. Ore enikunari enasiai temurua ang, naa ore enakata naaku irpaek metaa etubulutua, ikomaate metaa kifaa nitauni, nilo ake oltung'ani olchamba, nintau irpaek linonok, nilotu nikes, nikes pookin aitobiraki, ore pidip, nilotu akut. Ore taa enakutare naa kisaidia oleng. Amu ore entoki edukuya, intau olchafu tiatua irpaek linonok. Pa ore enakata ilo aidong' aitayu enkurma, ashu enakata ipik emoti ayier, anya ake etiu nejia, nemetii olchafu. Kidim si, kidim ake familia, ormarei aetu pookin tenebo, etii entasat, etii nkera enyanak, oltasat nai ajo, keponu pookin aas enasiai anaa family. Ore pidipi atukut kulo paek, nepiki irkuniyiani. Ashu epiki akeyie entoki pookin naba enaa enapiki, peepoi ashum. Etii ebata nayai apuo aidong' aitaunye enkurma naponunui ayierie orgali, netii irkulie lopiki ake sitoo, sitoo ashu orkompei, pee ore

Ore taa enaiko paisum oltung'ani enatoki, na ore ebae edukuya naa, kang'asa aing'oru iltung'anak oyieu neyiolou enasiai. Abaiki matejo nai tenaewuo oltung'ani ayiaya, na kisawa. Kake kaing'oru nanu iltung'anak oyieu neyiolou enasiai. Ore eniare, naing'oru orkiti shamba, ashu enkiti wueji akeyie, nikiirem, paifundisha. Ore paidip pekidip anoto olchamba, naiteru taa aiteng'en. Ore entoki edukuya nikias, naa eking'as eki ntaarisha ena eki ntaarisha olchamba, eton itu kiunisho. Ore enikinko tenikintaarisha, nekirem olchamba, nikintau soitok, nikintau nkaitubulu nagira abulu, nikiidong' enterit metaa kesipa. Metaa teniun entoki nebulu aitobiraki metii entoki naibooyo enaa isoitok naji. Ore ore pekidip, niking'oru naifundisha sasa nkoitoi, naidim aitumia peunishore. Ena nai matejo, matejo nai eniko teneuni eniko teneun. Ore eneuni, naa enkare. Kifaa naitumia, kifaa naliki ashu aiteng'en eniko tenitumia enkare, esaa napik nabukoki enkare, weniko tenebukoki enkare. Ore ene ng'uan, neniko tenibooyo moyiaritin. Ore ene musho neniko

Ee kaidim taa atolimu ajo kanyioo nagira aasa tenewei. Ore ang'as, ore enaitubului natii enewei, ashu enashani natii enewei, na ore temurua ang, ekijo yiok nkwashen orkokoyo. Ashu nkwashen namelook. Ore entoki nagira aasa tenewei naa enkesare. Kegira ele tung'ani akesu, kuna kwashen tenewoi. Sawa. Ore enkae toki nagira aasa tenewei, ina dii ake entoki nagira aasa tenewei amu idolta enkaina oltung'ani na noona nkwashen nairragita tenewei, neeku kimaanisha ajo, kegira aturu, egira aitayu. Ore ake pidip aitayu, neya ewoji neya alamir ashu elo alanya, ee. Kake kifaa neeta entoki napik, ashu kifaa neeta entoki nanapie, pee elo alamir ashu ebaiki nai eya ormarei lenye, neya akeyie neya duo pepoi apuo aitumia, nepoi anya. Nepoi amir ashu epoi aitaas entoki naba enaa enaitaasi. Enkiremore nagira aendelea tenewei. Na kimaanisha ajo ore pegira enkiremore aendelea tenewei, naa kimaanisha ajo etaa kuna kwashen, etabaikitia ewei nidimi ainosa. Etabaikitia ewei nemekure ebulu zaidi. Etabaikitia ewoi, natanareyia nitauni tiatua enewoi, pepoi apuo aitaas inkulie tokiting najo sinanu pilo aitereu. Ee, inake nagira aasa tenewei.

Ore taduo tenajo airo esipata, mesapuk enasiai tenkop ang. Mesapuk amu ore enkop ang, naa ore esiai sapuk tenkop ang naa, metii ilairemok kumok ashu, inkishu irritai aikunaki nejia. Neeku mesapuk enasiai, metabaiki akelo oltung'ani openy, nelo alo ayau, neun te compound enche, ashu tenkang enye openy. Kake ore, ore enasiai tenkop ang naa mesapuk akeyie oleng. Metii di ninye kee nilo alo adumu nabo. Ore enasiai naa ore ele tung'ani, ore enasiai naa, irkujit eunore orkujit. Neeku mesapuk oshi eunoto orkujit tenkop ang oleng. Amu ore inkujit nanya nkishu, naa noshi ake naa kesha enchan, nebulu openy, naa ninche enya nkishu. Ninye enya poki toki. Yes.

Ore entoki nagira aasa tenewei, naa kadolta iltung'anak ogira aturisho. Ore enewei naa iwuejiting nemesapuk enchan. Neeku ore entoki nagira aasa tenewei naa keturitoi enewei, petum iltung'anak aibung'a aiwou enkare enchan. Metaa ore eloito enchan, nedoki atua enewei peponu iltung'anak aoku, nepuo aitumia enaa kepuo aok, nepuo aisujishore, nepuo aisujishore, nishori neok inkishu, ashu nitaasi akeyie eramatare pookin enaare. Ore enaare naa kisaidia amu, ore tolameyu, ashu tenedung'o enchan, na ketum iltung'anak ewoi neokunye enkare. Ketum si eweji mitoki alau enkare teneeku kejing' enkare inewueji. Neponu inche aoku maate. Neya. Ore enkae toki nagira aasa tenewei, inake entoki nagira aasa tenewei.